Eee kataasishore ena gava mkono app ore ena app naa keitodol yiok siatin oshi llasaki oshi yiok serkali ena enkitibirata oo sipitalini sukuli orbarabarani keitodolu abaiki mpesai naishoru oshi sirkali aisho ltungana aruarin nkolia o nkerra okishin

Ore ndamunoto naata eiteruu apaa owon araa nkerai, naa paayeki koon nkishon sidai nalang' nkishon natowana oopapa oo yeyio paisoma nayia lkazi supat.